Wach manyien madhi modhie embui be seche adek mokalo enni joislam timo nyasigi mar idul alba. Mano chieng' joislam maduong' kendoo kitimo nyasi margi ka gihero ahinya idul alba.